Ore entoki nalotu indamunot ainei naa enkiremore ormatuntai ojo watermelon . Ore ormatundai oji watermelon naa ormatuntai sidai oleng tiatua afya oltungani . Naa kisidai ele matuntai amu meeta ewueji nemebulunyie . Ore anaa enkop ang amu orpukel naa keasita iltunganak kumok oleng biashara a embulunoto ele matuntai oji watermelon . Amu ekiata season river loim auluo tine wueji , negira iltunganak kumok airem aitaa biashara . Iremu ninkeshu naa nilo aun nitum iropiyiani kulie niasie nkulie baa . Niaku ore enkiremore e watermelon naa kisidai oleng amu keesi toorpukeli neasi too ntaoni , neasi tenkata pookin, tenkata nemeetae enchan ote nkata sii naatae . Amu kilingana ake tenaa iyata enkare e irrigation naa indim ake ataaasa tenkata pookin . Niaku ore ena kiremore naa kaitiship nanu oleng

Kumok nkoitoi oleng naagira ilairemok aitumia ositima peyie itagol imashinini enye . Ore enkoitoi edukuya naa enkotoi enkitumiata enkolong . Epik olairemoni olchamba le e solai sapukin nitumia entoki naji generator aosh enkare for example te borehole neoshoki olchamba lino . Ore pebaya olchamba naa keetae sprinklers naa kepik ilo shamba lino enkare tenkata pooki niyieu nepiki . Niaku ore enkoitoi edukuya naa enkotoi enkolong . Ore enkae oitoi naa keetae sii iltunganak lootaaniki sitimani le kentraco arashu ositima lo siwuo , ore pitaaniki ele naa indim sininye aitumia atooshie imashinini inonok pookin tiatua olchamba lino. Indim atooshie enkare ,nindim ataasie enkae siai ake tiatua olchamba .Ore sii iltunganak otaaniki ositima naa indim ake aitumia ositima , nishie enkare ino, nintaas pooki toki niyieu tiatua olchamba lino. Niaku ikumok nkoitoi oleng ositima nagira ilairemok aitumia aitagol imashinini enye.

Ore taa tenduata ai naa ore bajeti emakewon naitobiraki oltungani kewon naa keretisho oleng oleng natodua nanu amu kaitumiya apa nanu te biashara ai naatareto oleng, neretisho ena toki too ntokitin uni, enkitodol iropiyiani nindim oltungani aitumiya ainyangu ntokitin pookin niyieu yaani maitaji inonok pookin, ata tenaa ntokitin e biashara esukari, majani nyoo, ore pee iindip naa keitoki sii alimu ajo kaa asara itum tenindip atimira kuna services inonok pookin, nikintoki sii aitoduaki ajo kaa faida itum tenindip atimira kuna tokitin inonok pookin , ore pee eidipayu ina naa itumoki oltungani anoto encouragement atejo kaagira ena toki ayaki faida arashu asara ,ore eine wueji na ketum oltungani motisha aashu motivation nintoki aendeleyayie enaduoo biashara ino, kake teneitu intobirr budget ino makewon naa keeku imira ake ntokitin nimiyiolo asara nimiyiolo faida ningira atum, ore teine wueji naa kelo ake oltungani omei loose hope aashu ometigilai oltau nedol anaa meeta anaasita tenaduo biashara, neeku keisidai budget ino amu

Ekeatae miradini kumok naitumiya sirkali aareteie ena abila ooltungana, amu eatae inkoitoi naishoorieki iropiyiani naijo lturiri naijo inua jamii ore inua jamii netareto ltunganak menat netareto sii ltunganak lemeeta siatin smu ore te musho elapa nikinchori kiawango fulani o ropiyiani naa indim aisaidiya iye keon naa indim ninyang'unye indaa telo lapa oometabau enkata nintoki alo atum nkule, ore sii enkae ore too ltungana tarrueshi neeta sirkali miradini kumok oleng amu ore ne dukuya naa keata sii ninche kiwango naishori, ore peishori kuna iropiyiani neidim ake sii ninche aijipangata, netum entoki nanya netum entoki naishop. ore sii enkae eteshetakaki sukulini ltunganak aa disanility arashu ltunganak tarrueshi, naa kejing' sukulini nemelak ake aitoki, naaku ore sii ninye ina miradi neisadiya lelo ltunganak meteretu enkisuma, ore sii enkae naa keatae iropiyiani oo ltunganak moruak too murua pookin ata ena natii, keishoti ltunganka moruak loitabaitie larin le moruau empisai, ore peishori nepo sii ninche aijipanga tee nena iropiyiani, naaku ore sii ninye ena netareto ltunganal naijo lelo, ore te pookin keatea enkoi e afya arashu enkoitoi esipitali eitumiya ltunganak entoki najii SHA arashu NHIF eton sps etii, ore enas naa keitadoiyo matibabu arashu iropiyiani ebaare, naa ore teneweji netum kulo tunganak le kuna pukunot pooki embaata te leleki netum sii te abori arashu too ripiyiani kutiti, naa ku ekumoki miradini naitumiya sirkali aaretie kulo tunganak.

Kekumok nkoitoi oleng' naidim aitumia irbiasharani tenkaraki ena baye, Ore enkoitoi e dukuya naa enkoitoi e advertisement. Ore advertisement naa elimunoto oo ntokitin eimu nkoitoi e social media enaa facebook, whatsapp, o nkulie koitoi ake kumok e social media. Eeetai sii elimuni ee ee eimu intiivini, iredioi o nkulie koitoi kumok, ore ake peelimuni naake edol iltung'anak kumok too ntiviini, nedol irkulikai te nkoitoi e social media ajo etudung'oki ntokitin nepiki bei sidai arashu bei nadoyio. Ore tine wueji naake epuo iltung'anak kumok aing'oru ine wuei nemirieki ina toki pee inyang'uni naake eponari ilainyang'ak lina toki. Ore sii enkae naa enkoitoi naji ene hawking arashu aitamanaa naduo tokitin, ore ake piitamanari kuna tokitin aaya enkang' we nkang' naake edol iltung'anak ajo kemiritai te bai natiii abori alang' inoshi naagirai aamirie too nkulie wojitin. Naa ore tene wueji nae kinyang'u oltung'ani obo nelo aliki olikai nilo aliki ilo likai olikai neponari ilainyang'ak lena toki. Neeku kekumok nkoitoi kumok oleng' naidim irbiasharani aitumia tena oitoi.

Ore entoki naas iltung'anak oosotu kodi naa peemanaa too sokonini arashu too nkulie wojitin pookin neemirishoreki aasotu esajata oo ropiani naaji kodi. Ore kodi naa esajata o ropiani nindim oltung'ani atalaa piitumoki atimirisho tolduka lino arashu itumoki atimirisho te nkibanda ino. Ore kuna ropiani naaji kodi naake eepuo pookin embenki sapuk e sirkali olosho le Kenya, ore kuna ropiani naa nche oshi eshuku serkali aaretie iltung'anak lolosho lenye eimu nkoitoi kumok enaa CDF, neimu nkulie oitoi naabakinye ropiani iltung'anak lilo osho. Neeku ore kodi naa ene maana oleng' tooltung'anak ppokin pee elak nae ilak tenkata naishaakino piitumoki atimirisho tine wueji ino.

Eikumok oleng nkoitoi naitumiya ilturruri kutitk tiatua emurua natii pee etum ailepunye enkishui ooltunganak ,ore enkoitoi e dukuya natodua oleng te emurua nikitii naa keibunga ilturruri kutitk matejo ilootii iltungana tikitam omiet arashu saidi neibunga naaji neitayu olturrur sapuk matejo naaji oloti iltungana iip ,naa ore oshi taa te office e women Rep naa keetae ena siai oo ilturruri, naa tinipuonunu irara olturrurr naa keishori ntae esajata fulani oo ropiyiani nipuopuo aendelayayie ate, amu keishori ntae ropiyiani nipuopuo ainyangunyie ata dii ninye olchamba ,ninyangunyienyie ntokitin naijo nkishu ore kenya ake baada e muda fulani nimirimri enapa toki inyi nitumutumu ropiyiani ore kuna ropiyiani naa keret ilkulie tungana ailepunye tenkishui enye ,ore sii enkae netareto ilturruri iltunganak oleng amu keyau iltunganak entoki naji circle ,ore circle naa iltungana, ore kulo turruri looji circle naa keetae ninye loirijistai te serkali ore pee irijistata te serkali naa keeku itumutumu entoki pookin niyieuu ,indimidimi ninye aanoto ropiyiani ampaka ninyangunyieyie olchamba ninyangunyieyie kulie masaa kumok naa keitoki aaret ntae tesiadi itumimie ropiyiani.

Eikumok nyamalaritin naimari oleng pee etumi iropiyiani oolkijanani, ore enyamali sapuk oleng natodua nanu tiatua kaunti ang e Kajiado naa enyamali oo larikok lang arashu wanasiasa, siaani ,amuu ore ake pee eitobirr elelero ilturruri lenye nepuonu tenebo neitayuni olturrurr oidimi aishoo ropiyiani naa kelek ninche ebau ropiyiani einguaa aa nekua kulie shumat anaa national government ,kake ore entoki nagol naa mebaiki akata kulo kijanani, amuu ore kulo arikok lang naa keyieu sii ninche netum nkoitoi nainosie kuna ropiyiani oolkijananani, neeku ore ena baye naa ninye esapuk oleng amu tenetum ninche ainosa teidei tushumata nelotu abaiki ninje entoki kiti aashu ropiani kuti naa meret ninye tenkishu, ashu elo ninye neinosi pookin neitu ebaiki ninje, neeku ore enkoitoi sapuk oleng naa ina, ore sii enkae ore sii ninje youth aashu ilkijanani nemeta naboisho naidim aayaunye ilturruri lenye tenebo ,neeku oleng sii ninje eitayu ilturruri oidimi aishoo ropiyiani ,ore kuna baa are naa ninje atodua aa sapukin oleng aa ninje enyamali namaa oleng ilkijanani pee etum iropiyiani.

Ore embaye e dukuya naa kalo awoshoki enchoruetai esimu tenamaidim atabaiki te wuei netii, naliki ntokitin naifaa peyie izing'atia arashu piitia maanani tina olong'. Naa ore entoki e dukuya aisul naa piibaya ine wueji netii enkesha tenkata naishaakino metaa ore pee kimpoti nae itumoyu tine wueji, Ore entoki e are naa piakikisha ajo injope aitobiraki enaa oltung'ani oloito enkesha amu ore peyie enkishopo naake elimu mbaa kumok oleng' kuhusu iyie eton nye itu kirorie oltung'ani, neeku ifaa piinchopo aitobiraki. Ore sii enkae naake ifaa piyata confidence arashu piamini keon amu ore piiyata confidence, naae itumoki aijibu pooki maswali nekinjori ming'ira ikirikira naa mintoki aikosea. Ore enkae baye naa piimpang'a nkardasini inonok enaa one day before, nkardasini ashu documents naayeuni metaa intayuo photocopies, nimpang'a aitobiraki enaa enishaakino. Ore sii enkae naake aidim atoliki naaji maswali naidim naa common peyie ikilikuani tiatua enkesha pookin anaa ekiji nkae, kaji ng'ua arashu aa a kaji ng'ua arashu kanyoo piiyeu ena siai arashu amaa tenikinjo iyie ena siai naa kanyoo iindim ataasie. Ore piizing'atia ena shoruetai kuna baa pookin naake elo ake aishinda tiatua ina kesha.